Egira aitumia intokiting naji gabbions piboyo enterit pemeya ake enkare.

Wore embaye edukuya nayieuni pee ias ena baa nakira aasa tene, naa wore entoki edukuya, naa engeno niguranie ena pira najo golf. Wore sii entoki eare, naa piata imasaa naiguranieki enapira. Eneuni, piata ewoji sidai enaa enkiwanja, wena pira, wena ngudi nakirae aitumia aoshie enapira e golf.

Kore ene naa ewuei e biashara ene nadolta iltung'anak le delight solar oggira amiraki iltung'anak isolai te wuei e biashara. town ene naa delight solars kuna naagirai aamir tene wuei.

Wore entoki edukuya nalotu too ndamunot tenidol ena pisha e PayPal, naa eng'eno nayewuo enkop najo digital. Naa intumia ena oitoi e PayPal airriwaki oltung'ani impisai tewoji netii. Naa enkoitoi sii nalelek nayewuo enkop naa meya isai kumok iindim airriwaki oltung'ani impisai tenakata ake netum tenakata tewoji netii.

Mekure asapuk enasiai tenkop ang, amu eewuo enoitoi osimui, naa irriwaa oltung'ani orkilikwai. Ning'amu orkilikwai tinasaa ake. Neeku eetuo simui aitelelia mbaa, mekure egira iltung'anak aitumia enasiai e poster.

Wore entoki edukuya naitelelia ena siai e ecitizen, neewuo aishu ena siai najo corruption. Wore entoki eare, nemeya enkata sapuk piitum kuna tokitin pookin. Wore ene uni, naa aitum kuna tokitin pookin tewoji nebo. Wore ene ongwan, nemeya enkata sapuk piitum kuna tokitin pookin.

ore entoki edukuya, nayau enkinosata endaa ashu, intokitin netu ejo oldakitari na moyiaritin naijio emoyian esukukari, emoyian ekule, omoyiaritin ake kumok najing osesen.

kore eretoto natumito ilairemok tesirkali ashu tooltururi, naa eretoto edukuya naa impisai, etum ilairemok impisai naijo loan, netum sii eretoto oompekui, nishori impekui naapuo airem tolchambai. kore eretoto euni sii , naa eretoto e fertilizer. Nisho serkali eretoto e fertilizer napuo aapik ilchambai. Wore sii enkae retoto natumito ilairemok naa eng'eno, eng'eno naipirta enkiremore.

Ore impala naa yieuni kingirai aajing ingirajiing sukuul ashu kingirai aiger, ore empalai edukuya naa birth certificate wenkipande wompala esukuul

Kore entoki nayieuni niata arashu nintabayie pekinchori enkisuma epesho ashu esile e Helb, nentoki najo email address. Ore si enkae toki, na namba esimu, na ninche irijistayie tenkipande ino. Ore enkae toki naa impala e KCPE,o KCSE, naa o index number ino, olari lentemata. Ore si enkae toki, naa empisha najo passport size. Ore enkae toki naa enkipande ino, wempalai nikimpotunyeki college arashu University.

Eibelekenya ena siai olotorok tenkopang' amu eteng'enita iltung'anak kumok, eishooki eng'eno naipirta enkiremoto oolotorok. Nibung'a iltung'anak aaku ninye eesie esiai, nibunga amu eeta faida oleng'.Neeku eibelekenya oleng' amu eta kegira lairemok kumok aas ena siai enkiremore olotorok.